Kana akuongo timo tij ne ok akawe ka tich moro ma yot, nikech ka ng'ato ong'iyo tij ni, onenre ka tich ma ng'ato nyalo timo ma piyo piyo maonge gi moro amora ma nyalo timi bang'e bang' ma .Ki itimo tijni be inya ool matek ahinya kendo inyalo winjo kech be .Ema omiyo ber ka ng'ato chiemo ka pod ochako tijni kata kendo ochiemo bang' ka osetiemo tijni, kendo ber ka ng'ato luokre bang' ka osetimo tijni mondo dende obed ma ber kendo owinj ma ber e dende. Ber mar tijno ma ne aneno ni bang' ki isetimo tijni dendi gonyre kendo iwinjo ma ber ni dendi oyweyo ma ber kaka dwarore.

Akuongo adonjo e office to adhi to amoso jatenda, anyalo penje nyaka kaka ochiewo bang' mano akwayo mos kuom biro mo olewo tich ,ka angise gi ma omiyo alewo e tich ka ang'ise ni nyamburko ne ng'eny e ndara kendo ndara ne odinore tung' to tung' .Nikech nitiere masira moro mar ndara e ma ne okelo ndara mar dinruok mar ndara no. Bang' mano akwaye ni mondo ong'won na ni makosa no otimre mo gik kendo ok achak anwo kata gir ka aina no ok chak nwore kendo abiro temo matek kuom biro e tich chon kakak dwarore.

mokuongo, abuinjo kode, ka asudo bute mavchiegni, namg mano ajako bade matek ahin ya. ka sa ma pod badwa omakore ka moro avhiel wasude bathe matin ka wamanyo nafs matin ma wanya wuoyo mondo kik wachung e ndara, ka waseyudo nfas apenje kaka ngima ne nitiere ,ngima jonyuolne osebedo, kaka osebedo kendo anyalo penje gi ma okele e chiro. Bang' ka asepenje anyalo mako bade kaka wanyalo wuotho ka amoro achiel ka wawuotho weche ma thoth moko ka akonye manyo gi ma okele e chiro kata be en be okonya manyo kawuoyo ka moro achiel nyaka watieki ma wauog wa dhi. Kata wanya tieko atieka wuoyo to wakawore nembni ka po ni ne ok en gi namba na mar simo. Bang' mano agoyo ne oriti ka ang'ise ni omos na jodala be.